Ore enabae naitiship tenewueji, naa olasurai sapuk oleng, ladolito egira amir oltung'ani. Naa ore ele tung'ani, naa kegira akuet pee meony ake ena kukuu naji olasurai.

Ore tene wueji naa etii ilkiek ounoo logirai aiele orangi oibuoor peiye emitiiki oririi enyaa eladoo lkiek, naa keeta ilkiek tipaat amu keishoruu oloip sidai, naa keiyau echaan.

Ore ena baye nagira aasa naa enkukoo egira eltung'anak aoosh pee etumooki aitegeluu elarikook outaa neirikoo to losho. Naa enetipaat amu ketuum e murua eltung'anak o idiim atuutai neliiki enia agiraa aasa.

Ore entokii nadamu tene naa etii entonaa omalengee ene wueji. Naa tanadol kuna ntonaa naa kaiyelou ajoo kebuluu omalengee, naa ore omalengee naa keishoori enkaare kutitik aiburujaaki ana enkuashen. Naa endaa sidai oleng.